Kit ne tese tai en yu komitei che kekure rice plantation i, kakikol muchelek , che kakikol karibu ak peek i, si kopitya komye, igere kapisa kindei peek si kopit kopitya komye mchelechotok mitei yotok. Kiyae chekileen rice plantation anan ko irrigation ne yaakse eng' yotok chepo muchelek. Ker kora kakipchei katikati sikopun peek si kopit konyor peek alak tugul muchelechotocho amu peek ko tareti muchelek si kopwa komue ako kararanitu.

Koroi kongororiet akochome bikap turkana amuu chome amu makase kemeut tepche imuch kotebi agoi tile amgot kwamis amu tinye mwanik chechang akotoreti kora eng tuguk cheu amitwagik chepkeoldoi kora kemuchi kealda sikonyorune lagok amitwogik cheome anan konyor school fees koroi kochame bikab turkana kabisa chome olotok amu tindoi mwaita amu olotok ko desert ako mata chome kimasi masi bo nandi amu koroatono

Koroi kekure omena ako olekichoptoi koroi ko suppose kechobe kimae korok kosoiyo ipkosoiyo kabisa ipkokararanitu komie alafu sikelalany sikeo ipkoisto aruput sikeranda beek ako sikesus ketonji kitunguiyot nyanyat akende mwaita akesus kwanyinyitu kora komuch ioi beek alafu siirongji kando koisto germs chotocho chetindoi siisus as eeh unotok.

Bo komonut boisioni amu toreti biik chechang toreti korok eng amitwokik toreti kora kotoreti eng tuguk chebo rabinik boisioni yokabetio ngwek inguno eng kurgat kesaru yutok amu kipangan kei akileji gei mitei ngwek kidogo chekiakol yokabetio kora school fees chebo lagok anan ko kiy aketugul nekabit komuch bibut akialde akinyoru ki kidogo nengunget boisioni kora akere eeh mite solainik akomite bik ipisi ngwek chutok sisikonyor chekilen nutrition akonyor kora koakwait mbaret akobityo komye simatkoak ki aketugul nemite yutok eeh bokomonut kapsa eng kokwet amu toreti oleoo .

olekinetitoi. olekimetitoi chito akobo boisioni boisioni kora kobo komonut eng kokwet aketugul boisioni nguno, boisioni kotoreti olelooi toreti ngalekab chepkondok yakabit ki kole imuch keboisie ole korok ichenge ngungunyek siiul tubinik akicheng ketik che ready alafu siinde tubinik akirip yokabwa anan yokabityo kamach kobityo timdo anan kobityo some weeds eng orit itutu itutu itutu kila siku ikere suppose ipisi sikobityo komye akobwa korwai komye nguno ichenge ngungunyek chekatachanga kole alafu akicheng tubinik akiul iule kapsa akikonye ikonye kapsa ipkotelelso komye imuch iul chechang chekemuch alak tugul kitiongon akipangan komye olekararan kotko any ngotkomite kiy aketugul ko asista anan konee komuch ichopchi shedit ne tebe siipisi kityo kila karon akindoi akikere tuguk chekikobityo cheu weeds sikotoret toreti kapsa

eeh otindoniot amune sikochome bik alake boisioni komite chemochome korok ketaune chemochome mi bik chemochome boisioni amu kere kole mamii kiy netoreti anan borebich imuch kobar olibo tigikoik imuch kole alake memuchi imuch kole ni kityo kokowesten time anan kokolia alaktugul lakini boisioni komite chekere kole toreti bich boisioni kotoreti bich toreti kou vijana chumengech toreti kola akoib komye toreti boisionik amu kou emoni nyonet nguno mamite kasisiek kochutochu chetegemeane chitugul ako chetegemeane bik tugul anan ko vijana tugul chemotindoi kasit boisionitoni kapsa koboisie akobo kamanut boisioni mite chelen matoreti amu memuchi akoiywei ak imuch koker aibu imuchi kora koumizan olibo tigikoik kolya ak koi kolen komemuchi eeh

walutiet ak sipitali neoe akobo akounee eeh sipitali saa hii koae komie kokotoret ngalek nguno kokoib serikalit eeh ngalekab sha kokotoret kora olelo kotoret kokokanapta kou nguno kou emergency chebwone kokotoret kou nguno referral kokotoret imuch keai surgery aketugul amu kokobit walet ako walutiet nekikowal serikalit kokowalchi emergency nemii nguno komuch keai eng referral aketugul amu kokokimit kokokimit serikalit.

Netai yoo sikoit emergency sipitalisiek anan yo kabit kiy ne emergency ketoreti korok mitei kiy nekekure first aid ako suppose ke taune kiotok sikoit chito sipitali nguno ngotko randoi eeh korotik chechang kerotyi yotok akemut sipitali kokakotoret yokatuanui chito komi tuguk chekeitoi yakasus kora ndaret chito kerote simatkoba venom koit borto komi kiy nekekure first aid ketoreti kotomo koit sipitali

eeh sikerip chepkondok komite ripset nemi barak ko chepkondok kokit nebo komonut eng chi aketugul siko suppose komite ripset nemi barak amu yotok komi chorik mi bik chekoneni bich cheyaachen kapsa sikkere komite ripset nemi barak amu kiripchin bik chepkondok makichore amu kanyiko konor sikoboisie mutai anan ko kiy aketugul nekaek emergency siikere mitei ripset neoo chebo bik chegonu chepkondochotok.